Chal manyalo wancho kanatiyo kod gini en ni mokuongo maendi en puoth oduma. Puoth oduma ni en goduma ma pok otegno ahinya kata pok otuo ahinya. Koro oduma ma pok otuo wanyalo tede ka waboke. Ka waseboke to wamadho kode chae kaka en no. To machielo kendo en ni wanyalo suse to watedo kode nyoyo. Kawasetedo kode nyoyo to wachame wanyalo rege. Kiserege to itedo kode kuon. Koro mago e chal moro kaka ne atiyo kode.

Omena en chiemo mamit ahinya. To mondo omena kik kethre onego bed ni irite malong'o. Koro, onego bed ni otuo mokuongo kapok okane. Iyare e kapera. Koseyare e kapera to ikete. Kisekete to otuo. Kose tuo ekaka ikete e ogunia. To kata seche ma isekete e ogunia ibiro weye ga. Kiseweye ga timoye. Imoye ga amoya tiduoke kendo kikane e yi ogunia no. Koro mano kika inyalo rit omena mondo kik kethre.

Maendi en mawembe ma ochiek e wi yath mosetegno. To kit mawembe ma ahero en ni mawembe ni inyalo timo kode gik mopogore opogore. Inyalo loso kode jus kendo kata inyalo chame kaka en no. To kidhiye pinje ma loka kocha to aneno ka jomoko chiele. Itede kaka alot. Koro mae kit gini mang'eny mahero gande ga. Koro seche ma isepidho mawembe ni ni ma inene ka ochiek kama miuse miyud pesa mang'eny. To kise yudo pesa mang'eny, inyalo loyo godo duachi moro. Kata inyalo nyiew godo gikigi matindo tindo e odi.

Gik makelo mor maneno kae gin gik ma ipithe. Jomoko luongo gi ni vertical garden. En yo manyasani ma kopo ni ionge puodho to inyalo tiyogodo mondo ipidhe gikegi moko. Inyalo pidhe alot ni moro kendo ma ochiegi ma icham ka oki pidhe e low. Koro, gikelo mor ahinya nikech ginenore bende mabeyo kendo gimiyo tich mar pur ng'ato ang'ata nyalo puro. Koro gikelo mor ne ji e yo mopogore opogore. Inyalo dhi to inyiewe, ikete e varanda ni moro. Kisekete e varanda ni moro, to in koro ipidho apidha alodi no.

Lak nyathini otow. To gimomiyo lake otow en ni iyudo niya, ng'eny nyithindo ma leke gi tow gi, iyudo ka janyuol iyudo ka janyuol gi seche moko ema nyiew ne gi swit mang'eny kata biskut mang'eny mamiyo koro leke gi samoro tow. Hero nyathi ok en nyiew ne biskut kata swit mang'eny. To kaponono ni itimo kamano to onego be ni idhi to irudho laki pile ka pile mondo mi kik lak nyathi tow. Nikech koro mae to nenore bende marach ma ok donji gi wach.

Ng'eyo kata gige tije madwarore e tij ni mokuongo nyaking'e ma kakitiyo gi masin mang'ado chiemb dhok. Kendo nyaking'e kati ibed gi lony mar yawe kendo gi lore. Ng'eyo machielo manyaki bed ning'eyo en ni nyaka to ing'e ni gin chiemb dhok mage ma itiyogodo kata ming'ado ga. Koro gige tich mabende nyakibed godo en ni nyakibed gi masin. Machielo onegi bed ni in gi beti emi dhi tong'o godo lum sama idwa ng'ado lum ma ikelo ne dhok. Kendo nyakibed ni.

Gima timore kae en ni nyadendi ni dho chunye rame. To kendo waneno ka obedo tomako dho chunye. Ochalo ka ng'ama winjo rem ahinya. Kendo kaendi chalo ni obede laini orito neno laktar. To laktar pok ochopo. Koro nenore kae ni en gi rem mang'eny manyalo miye kata oyuagi. Koro mano e gima timore kae matimore ne nyadendi niendi.

Maendi en chwa. Chwa inyalo ti godo e yore ma opogore opogore. Mokuongo, chwa inyalo los kode jus kata inyalo ru kode nyuka. Ahinya ahinya seche moko wanyalo lose mondo wacham godo kata mana bajia. Koro sami dwa loso kode jius cha, to ikawe to igolo pote no gi nyahiye. Basto ikete tirude. Kiserude, to obiro riwore gi pi ma obed gi wach wach ne cha. Koro ibiro chunge. Kisechunge ibiro mede sukari. Basto ikete to obedo mang'ich. Kosebedo mang'ich koro inyalo madhe kamano.

Magi gin jo ng'anyo, gin jo ma ahinya ahinya gin jo fwamb weche mang'anyo, koro gitingo' oboke to kachiel kod waneno ka obila kata ruoth ochung' kendo koro dwa wuoyo kodgi, to ginenore jok ma higi owang' ahinya nikech kaluore gi gik ma osebedo ka timore e aluora ma kuma gidakie. Nyisore kata chalni ng'ima mar jo fuamb weche ok ji okawo matek, chalni inegogi gi obila, koro ruodhni temo hoyogi mondo giwuo giwe weche kata gidog e udigi mondo giwe ng'anyo, koro mano e gimatimore kae.

Japiko oting'o yiende. Yiende gi idhi pidh gi e dala moro. Aneno ka gin yiennde mopogore opogore ma moko gin mahua. Gimatimore kae en ni jal moro onyiew yiende modhi pidhe dalane. Yiende go nenore maber ahinya kendo chal niya gin yiende malombo wang' kose ti. Koro japiko oting'o gi mondo oter ne dalane mondo one ane e tipo ni.

Gik makeko mor e tiponi gin nyanya mosechiek mangeny ma olagore ma koro nie lowo, ber ahinya ka japur oyudo yuto mang'eny kama, to gima seche moko ok ber ni gichiek ahinya kendo gikethore e puodho kae, to bedo ni en gi nyanya mang'eny to maber, koro magi to obro tero e chiro, kosetero e chiro to obro usogi gi nengo mamalo nikech gin nyanya maler ahinya, koro mae e achiel kuom gik makelo mor. Mar ariyo japurni nigi puodho maduong' mano be en gima

Maendi en jatuo mobiro neno laktar, tiende ge okwuot to kendo ochalo ng'ama nigi rem ahinya, tiendege ariyo okuot te, koro gimatimore kaendi en ni laktar temo ng'iyo anena gima miyo tiendenegi kuot. Odiyogi mondo ofuonyre basto oweyo to ochako ong'iyo machieloni, koro seche ma tielo osekuot kamae, nyisore ni nitiere wach moro e dendi kanyo kata e tiendi ma ok dhi maber, koro kendo gimaneno ka timore e tiponi en ni miyoni obedo piny okonyal chungo malo, matiende ni tiendegegi rame seche magi kuwuotni endi makata wuoth koro tame

Gima biro e paro ka aneno gini, mokuongo maendi en alot sukuma. Ma en kodhi ma ipidhe godo. Koro seche ma aneno kodhi ahina ni to akawe. Kasekawe, to apidhe e puodho maduong'. En alot mayom ahinya. To nenore ni kuma entiere ni, entiere kuma ilose kothe. Koro mano e gima biro e paro kaneno tipo nie. Kendo aparo mana kaka dang' adhi apidhe e puotha mondo ochiegi mondo achame. Koro mano e gima aparo kaneno tipo niendi.

Ma endi en jal moro ma tuo. Odhero ahinya. To kendo chal ni ichwoye sindan. Aneno kalwete moro oketne bandej ma ikete lwedo e sama oket gimichwoyo godo yath e lwedo mondo donj e dende. Obedo piny. To chal ni kanyo e kumoninde. Nikech aneno ongeti moro e ng'eye kanyo gi sit moro marakwar. Koro en ng'ama odhero ma chal ni ose tuore bang' dweche mang'eny. Koro mane gimatimore kae. Kendo waneno ka longe osebedo maduong' ma oyodhore.

Pidho yien en gima long'o kendo gima ber ahinya e aluora marwa. Ji ariyo gi gikaw sa gi mondo gipidh godo yien. En tim malong'o ahinya kendo ber ma ji yudo kuom pidh yien gin ber mang'eny ahinya ma ok anyal wacho gite sani. To abiro wacho mana matin. Mokuongo yien konyo low mondo kik pi oula ter. Nikech low mamalo no en low man gi gik mang'eny mamiyo cham chiek. Koro mano konye mondo kik oula tere. Mar ariyo, yien ywayo koth. Seche ma wapidho yiende mang'eny, wabiro yudo koth mang'eny.

Magi gin kembe mag jo fwamb weche ema waneno e tipo nie. Kembe gi gin kembe ma opogore opogore. Kendo wan gi kembe ma achiel kuom gi iluongo ni NTV. Mar ariyo wan gi KTN. Mar adek wan gi Citizen. Mar mogik wan gi K24. Kembe gi duto kang'iyo gi to gima biro e pacha en ni yo ma ti ndalogi sirkal ok ti kod gi e yo mowinjore. Iyudo ni gima sirkal dwaro no kato bed gima rach to gibiro timo. Koro ti ndalogi ji mang'eny ok ne TV giendi nikech giriambo mang'eny.

Maendi en tuo ma wadendo gi dho ngere ni chicken pox. En tuo mamako nyithindo ahinya ahinya. To kendo en tuo mamako nyithindo kadichiel. Koro kosemaki to ok ochak omaki kendo. Goma donjo e paro ka ang'iyo tiponi en ni ndalo moko kanatim to tuo ni nomaka. To negilit ahinya ma ne ok onyal wichara mo. Nitiere mana gima niwiche mane duoko rem gi piny. To nokonya nikech kaka nomaka no ok ochak omaka knedo. Koro mano e gima ne okonya. To kendo gimachielo madonje paro ka anene en ni tuo nie onge yadhe.

Maendi en odundu mar pi mitiyo godo e pitho. Koro, tijni kakitime e aluora wa, en ni sani endi koth chwe mang'eny. Koro watiyo gi koth e pitho kata e puothe wa. Wapimo sama koth ochiegni chwe to wahiko puothe. Kwasehiko puothe to wakomo. Bang'e to koth kosechwe to wabiro yudo kata oduma wa kata chamb wa biro ti maber. Koro yo manyasani mag pitho to tinde ng'eny. Mae en mana achiel kuom gi ma kaka ji pitho e gweng' ni.

Gima timore kae en ni jatuo nie owang' marach ahinya. Kendo owang'o bade kachiel kod yuothe. Maendi chalo mana wang' mar pi maliet. En gi rem ahinya kendo kumoninde ni kaendi en kar thieth mithiedho mana jok ma owang'. To kendo gima timore kae en ni laktar pok oketo ne yath to orito mondo owich ne yath manyalo duogo chien rem. To moloyo, to osebiro kar laktar tokendo odwa yudo konyruok. Mae gimatimore kaendi wan gi jatuo man gi rem ahinya ma dwa ni okonye.

Ber ma ng'ato yudo kuom logo en ni seche ma ng'ato oselogo cha to onego jemsi manyalo miye obed matuo. To anto daher mondo aaa, abed gi pii mang'ato nyalo logo gi sabun mondo kik abedgi kata ng'ato kik bedgi ich kach. Koro aaa, aneno ka tijni ber ainya e aluorawa kendo dwamed jiwo jii mondo ologi mondo kik bed matuo.

Gini thoro yudore ahinya e aluora wa kendo en gima itiiyo godo kuom uso chak. Idende gi dho ngere ni milk dispenser. En masin mar lony manyasani makonyo ji mondo obed gi chak kata ous chak maber ahinya ka gi tiyo gi dispenser. Omiyo tich bedo mayot. Koro oyudore e aluora wa kendo oyudore e taonde madongo dongo kaka bombe machal kaka Kisumo kata Nairobi. En gima konyo wa ahinya nimar jopur yudo kaka giuso chege gi mayot.

Ma endi en chiro mar kothe mopogore opogore. Japurni endi ouso kodhi meke oganda, oduma, bel, njugu, mariewa. Gin kothe mang'eny mopogore opogore. Chironi en chiro maber ainya mamiyo jii yudo kaka ginyalo nyiepo kata giyudo kothe e yoo mayot. Koro daher mondo aaa abedgi duka machalo kama. Duka manyalo use kothe machal kama. En gi nengo ni mar janyieo kobiro kae tokobikoso chiemo kata kodhi moramora kae ma giusoniendi.

Maendi en olemo to gimabiro e pacha en ni olemoni en ga aina ka aina nikech gin gi rangi mopogore opogore to mitgi to en achiel. En gi rangi marateng', en gi rangi makwar kendo en gi rangi marabuor. Olemoni kipidhe e dala to en gima mit ahinya ma nyithindo ohero kendo gichame kendo medo ratek ndendgi. En olemo minyieo e duka maduong' kata dukni madongodongo gi manyonge mang'eny ahinya. Olemogiendi sechemoko ka japur opidhogi mang'eny to ginyalo kawogi titerogi e pinje maoko, koro mano e gimadonjo e paro kaneno..

Ma endi en tuo mar pien mar mako nyithindo ng'enyne. Gimabiro e paro kaneno nyathima tuo kama en ni sechemoko nyithindo manigi tuoche ainani wachorega niya oirgi. Sechemoko nen nyathima jaber ma pien dende yom to jajuok ma iye rach gi nyithind jii koseneno gima chal kamano to ong'iye gi wang' marach to nyathi koro bedo gi tuo mar pien koro piendni ile aila kendo gipudno basto sechemoko kotere osiptal to onyalo medo inyore. Nitiere jok moko bende maiwachogani nyalo tiyo gi manyasi mondo okony nyathi kaoseire ma engi chandruok machal kama.

Gima timore kae en ni nitiere miyo moro ka ma itimo ne chanjo. Obedo piny kendo ichwoye chanjo e goke kata bad lwete. Chanjo ni ober ahinya nikech ogeng'o tuoche ma ng'ato nyalo geng'o. Ma waneno ni chal ka gima en mar ahonda manowuok mager e piny duto. Koro ndalo ni nimiyo ji chanjo mondo gigeng' godo ahonda mager no mondo kik makgi kata oduog ratek kata teko mar ahonda no piny. Koro mano e gimatimore kaendi. Kendo ji mang'eny oriedo laini rito mondo ochanj gi ka achiel kod laktar machenjo ji niendi.

Mae en nyathi mimiyo chanjo, aneno ka imiye chanjo e dhoge, to kendo okele gi mamane gi owadgi moro, koro aneno ka laktar temo miye chanjo mondo ogeng' godo tuoche manyalo make ka pok oyudo chanjo, kendo gimatimore kae waneno ka jogi mor ahinya kendo gin jok ma ong'eyo ni nythindo onego geng' tuoche mondo kik makgi. Owadgi mokowe osiptal kaendi kata kar thieth ng'iye kaka imiye chanjo ka mamagi to oting'e ka laktar to otingo chanjo tong'amo dhoge mondo ohole dhoge

Pith mar dhok oselokore ahinya e alworawa kae. Mokwongo, yare chon ne wapidho dhok mawaluongo ni nyaluo. Dhogegi ne wakwayogi e pap to sani ng'eny ji kata osedokoni pod gig gi dhoge nyaluo mikwaye pap to tinde nitiere dhok moko mag gredi matinde ji pidho. Gin dhoge magolo chak mang'eny ahinya to gin dhoge ma ok kwa. Gin ikanogi akana e ot to gimoro ka gimoro ikelonegi kumagintiereno. Obed pi ikelonegi mothiedhi maler, obed chiemo bende ikelonegi kar bedo, obed gimoro amora monegotimnegi nyaka nyiedho inyiedhogi gi masin. Koro mane kaka oselokore..

Gini thoro yudore e aluorawa ahinya ahinya e puothe kata e weche mag dhok. E puothe itiyo kode e goyo yath ne cham kata oganda kata gimoro amora mopidhi. To e puo ,e dhok to inyalo luok godo dhok. Igolone kata dhok yath mondo kik omboto omakgi, okuodo omakgi manyalo ketho ngimagi. Seche ma ng'ato tiyo kode to okao yadhe to oruwe e mbugruni, koseruo e e mbugruni e, to odhi to otiyo kode kuma owinjore. Machielo othoro yudore gi jokma nego gande omboto e udi. Giolone omboto yadhe.

Maendi en machunga mamit ahinya molos gi lony manyasani, machungani gi dho ng'ere idende ni pixie, en machunga mamit man gi pi mang'eny ire, yo minyalo chame godo en ni ya ikawe to iluoke maler kiseluoke to inyalo ng'ade de gwen kata moloyo kanyo, koponi ok ing'ade kamano bende inyalo kawe tipiko ng'eye kachiel kachiel mangeye bed maler migol opokno oko, bange ibiro pile matindo tindo ikete sahan , kisekete sahan to koro ibiro chamae kachiel kachiel ma

Tangi ni konyo wa e ngima wa ma pile ka pile. Kendo okonyo ahinya ahinya e weche mag kano pi. Koro, ki in gi tangi to mano inyalo kete e tie gama kata wa wach ni gata. Koro seche ma koth chwe cha to pi olore ire. Inyalo dwaro tiyo godo chien kata ka pi ose rumo manise tiyo godo. Koro gimachielo ma kendo tangi ni konyo wa godo en ni kopo ni iywayo pi to seche ma pi ogo chandi e fereji to inyalo kawe tikano pi a yie mondo kata ka pi olal to pod ibedo.

Ma endi en kar thieth. Kar thieth kae en kuma ithiedhe ji man gi tuoche mopogore opogore. Aneno nyathi mokele thieth kata okele chanjo moting' gi mamagi. Kendo aneno laktar mochung' machiegni kode madwa ni odhi othiedhe. Nitiere miyo moro be marito gi nyathine. Ma en to pok noyudo ga chanjo. Nyathine no en nyathi maseche moko omako mana dhoga seche ma odhiye chanjo.

Gima biro e pacha sama aneno ot maduong' ni endi ka kiche omukore kamae en weche mag ng'anyo ma ojende tinde Kenya wa kae ketho gik moko kendo gimuko kuonde ma ji use ma gi kwel. Koro seche maneno gorofa ' ni aparo apara ni koso noketh gorofa ndalo nga'nyo mane ojende ng'anyo godo ka giketho godo gik moko. To machielo kae chalo na osiptal. Dibede ni maendi e kar thieth ma joma tuo ikele to koro malo kuma oketh no e kuma lift kadhe.

Maendi en puodho mawaluongo gi dho ngere ni vertical garden. Puodhoni endi en puodho manyasi ahinya, kendo en puodho mainyalo tiyo kode kata kionge gi kuminyalo puro malong'o. Koro gimadonje e pacha kaneno puodho niendi, to apara apara sukuma masechemoko wanyieo gi pesa mang'eny, to wan gi puodho maonego bedni wanyalo nyiewe alot, kata kothi basto. Gidwaro mana kuonde mapii ng'eny.